Sikunde manigi chandruoge mag omenda kale site mang'eny. Mokwongo ka jopuonjre ng'eny ahinya to tek mondo omi japuonj ochiw sane ne japuonjre ka japuonjre. Mar ariyo en ni gige somo kaka buge, kalembe, kombe mibete gigi okrom jopuonjre duto. To machielo en ni inyalo yudo ka kuonde mag dhi oko onge gi ler makare, mae nyalo miyo giyudo tuoche mopogore opogore. Jopuonj bende nyalo koso siso mar puonjo to bende ka nyithindo ng'eny ahinya to koro giyudo duoko man piny kata duok mokber. Mondo omi walok mae, onego ndik jopuonje mang'eny, med gik somo machalo kaka kombe. Piny owacho bende onego ochiw kony mar omenda ne sikundego.

Gima miyo jopuonjre dwaro puonjruok maber en kony moya kuom jopuonje, jonyuol kod oganda. Jopuonjre mang'eny bedo gi siso mar somo kagineno kaka jomoko manobiro mbelegi osetimo maber e sombgi ma ngimagi olokore obedo makare. Ka sikunde chiwo gik somo, chiemo kod kony mar chulo omenda ne nyithindo, jopuonjre nyalo winjo ka ohergi kendo medo dwarogi mar somo. Chenro mar piny owacho mar chiwo somo mar nono kaachiel gi chenro mar CBC miyo puonjruok bedo mowinjore kendo mamit. Ahinya ahinya, jopuonjre nigi geno mar yudo tije bang' tieko somo mondo gikony ogandagi yudo ngima maber to somo miyogi geno ma timo gigi.